Guoya nĩ kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa gĩoka meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ. Ndona ta rĩu haha nĩ ndĩrona he mũndũ wakĩte nyũmba, ngarigwo kana aikaraga kũndũ ta gũkũ, tondũ ndũngĩikara kũndũ ta gũkũ na nĩ ũrona ta rĩngĩ ndĩrona tarĩ gĩthaka. Kũndũ ta rĩngĩ no ũgũmĩrwo nĩ nyamũ cia gĩthaka. Gũkũ no ũkore nĩ kwĩhithaga indo ta nyoka, no ũkorane na indo ta hiti, no ũkorane na indo ta ngarĩ iria cingĩgwĩka maũndũ moru na cikũrage. Rĩu niĩ ndingĩaka kũndũ ta gũkũ, onokorwo gũkũ nĩ kũndũ kwega kwa andũ arĩa mathiaga ta rĩngĩ mokaga ũgendi, no moke mahaimbe irĩma ici, marĩhe matige mbeca, na mbeca icio no citũmĩre no citũmĩke gwaka bũrũri. No ndũngĩtũmĩra kĩhinga gĩkĩ kana ndũngĩaka kũndũ gũkũ gũikara kũndũ nginya gũtangĩikarwo nĩ andũ arĩa angĩ, tondũ ndirona ta kũngĩikarwo nĩ andũ aingĩ.

Haha nĩ ũrĩithia wa mahiũ ũrathiĩ na mbere. Harĩa ndĩrona hena ng'ombe na mbũri. Mbũri, ng'ombe ici na mbũri ciohetwo haha nĩgetha cirĩe mahuti marĩa me gũkũ thĩ. Na rĩu nĩũndũ wa ta rĩngĩ kũrĩa na kũhũna, cigoka hamwe ta rĩngĩ gũthaka kana o kwaranĩria na njĩra ciao. Ũgakora nĩcimenyeranĩte, rĩu rĩrĩa ciaikara hamwe tondũ rĩmwe nĩũkoraga ta rĩngĩ okorwo nĩ ng'ombe rĩrĩa yaikara ĩnyike nĩyanagia mũno, no rĩrĩa ciaikara ciĩ nyingĩ, kana igĩrĩ, kana ithatũ, ng'ombe icio citianagia. Ndũngĩkora ng'ombe ĩrĩa ĩraikara handũ hamwe ci igĩrĩ kana ithatũ ikĩania. Rĩu ũgakora ta rĩngĩ ici ci haha cikarĩte ũguo ci ithatũ, nĩcirendana kana nĩciraigu ciganĩire rĩrĩa cikarĩte ci hamwe.

Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa kĩangeni rĩrĩa ndona, rĩrĩa ndarora mbica ĩno, nĩndona mũirĩtu mũthaka na mũirĩtu ũcio nĩangenia mũno. Tondũ mũirĩtu ũyũ no ũkore no ndĩmũhikie onaniĩ, tondũ nĩndĩrona ti mũru na nĩ mũtheru. Kĩndũ gĩa kerĩ kĩangenia haha nĩ maĩ. Rĩrĩa ndona maĩ niĩ nĩngenaga tondũ nĩmenyaga onokorwo maĩ maya ti matheru, ta rĩngĩ nĩ kũndũ kurĩte maĩ magathũka, magakorwo mahana ũũ. Rĩu ngamenya rĩrĩa kũndũ ta kũu kwaura maĩ mahana ũũ, ngamenya irio irio nĩciaingĩha tondũ okorwo he mũndũ ũkũhandĩte mbembe, mbembe nĩciaurĩrwo na ng'aragu yathira kana ciathiĩ na mbere gũkũra nĩgetha ng'aragu ĩthire bũrũri-inĩ ũyũ. Ningĩ maĩ maya no matũmĩke na njĩra ingĩ, mũndũ no etubĩre namo, mũndũ no arĩme onamo, tondũ ti moru atĩ ũguo makwaga, na nginya haha thĩ okorwo nĩ mahiga maya, rĩrĩa mũndũ arũgama hau akaigua akenete, ũguo onamo nĩmarangenia mũno, onaniĩ no nyende gũthiĩ handũ ta hau hũrĩrwo gabica ho.

Ĩĩ nĩ kũrĩ mĩbango ya gũte gĩko ya mũingĩ Kajiado, na ĩrutaga wĩra na thirikari nĩkoragwo na honge ciao kana nĩkoragwo na marori marĩa mathiũrũrũkaga mataũni-inĩ ma kũu Kajiado, marĩa mabanganĩte okorwo nĩ mũthenya o mũna mũna, mathiaga makĩrogotaga takataka takataka icio kana gĩko kĩu. Rĩu ũgakora okorwo nĩ Jumatatũ, marori macio nĩmahĩtũkaga kũndũ kũu na andũ arĩa tuge ta makoragwo kũu, he mbeca iria marĩhaga tuge o harĩa magũrĩte nyũmba kana kũringana na ũrĩa maikaraga kũu, he mbeca marutaga kũringana na ũrĩa metĩkĩranĩtie na thirikari kana andũ acio a ngari, nĩgetha moerwo gĩko kĩu. Na ũgakora rĩu taũni ĩyo kana taũni icio cia Kajiado cigakorwo ci theru, na cigakorwo ci kĩonereria atĩ nĩ andũ kinya arĩa angĩ nĩmaciĩriragĩria kana kauntĩ iria ingĩ nĩcio ciĩriragĩria.

Kĩrĩa kĩrathiĩ haha na mbere, ta rĩngĩ nĩũkuona haha hena ng'ombe, ng'ombe ici kana mahiũ maya matambũrĩkanaga mũno gũkorwo me ma Maathai tondũ wa maguku tũkiuga ũrĩa tugaga. Nĩũkoraga ta rĩngĩ mena maguku, ng'ombe cia maguku cikoragwo ci cia Maathai. Rĩu ũgakora nĩcio ta rĩngĩ ci gĩthaka gũkũ, na cithiaga ci nyingĩ hamwe, cigathiĩ cigĩethaga irio kana cigathiĩ cikĩrĩaga mahuti macio me gĩthaka-inĩ kĩu. Na ũguo tondũ ng'ombe ici cikoragwo ci nyingĩ mũndũ ndangĩhota gũcituĩra, nĩkĩo Maathai macioyaga, magacitwara okorwo nĩ gĩthaka-inĩ, cikarĩa cikarĩa thĩ nginya cikahũna rĩu nĩgetha ta rĩngĩ okorwo nĩ hwainĩ, cicoke kũrĩa cikaraga kana mũthenya ũngĩ tondũ to mũhaka cicoke o mũthenya o ũcio. Rĩu ũgakora nĩũndũ wa ũguo ng'ombe ici nĩcikoragwo na riri tondũ nĩũrona ta rĩu nĩ ng'ombe noru na ũguo nginya rĩrĩa ciathĩnjwo